Taarĩria mũndũ na njĩra hũthũ ũrĩa matomoko mahandagwo na ũkahota kũmwerethera kana kũmũonia nginya ũrĩa hakagwo nĩguo mahote gũkũra wega. Wanjĩrĩrie kuuma cieni-inĩ kana kuuma twĩ mbegũ ũrĩa ũkũhanda na ũrĩa ũgũtambithia wega.

Rĩrĩ nĩ irima rĩa kĩoro, kana ndobori ya maaĩ, na nĩguo kwenja irima ta rĩrĩ, gũtirĩ ũmenyo ta wa thukuru ũrabatara, atĩ handũ ũgũthiĩ gũthomithio, haha nĩ ũmenyo waku we mwene. Indo iria irabatarania haha, no ũkorwo na mũkwa, gacembe, theci, gĩciko, nĩguo ũhote kũruta wĩra ũyũ.

Thara, nyeki, hay, nĩcio irio iria iheagwo mahiũ ta ng'ombe kana mbũri ona ng'ondu gĩcigo-inĩ gĩkĩ gĩakwa

Harĩ na bata gũkũria kahũwa nigũo ũhote kũgĩa na ũboco waku wa o muthenya. Tondũ wakũria kahua kau thutha wa kahinda gatarĩ kanene nĩ ũkũhota kũgetha na wendie magetha maku. Na weka ũguo nĩ ũkũhota kwirũgamĩrĩra maica~inĩ maku.

Haha nĩ handũ henjetwo hagacoka hakahingĩrĩrio maĩ, ũgacoka ũkahingũrĩra maĩ, nĩguo mahote kũingĩra irima-inĩ rĩu rĩenjetwo, kana gatemu kau kenjetwo, na no gakorwo kenjetwo ka ũrĩithia wa thamaki kana o ũrĩmi-inĩ o ũngĩ wothe.

Haha nĩ mũndũ arahuha mwaki kũhũthĩra kanua gake, nĩguo gwakĩrĩria thabũria ĩrĩa ĩ riko, nĩ guo kĩrĩa gĩ thaburia-inĩ ĩyo kĩhote kũhia na mahote kũrĩa. Kũguo nĩ mwaki arahuha akĩhũthĩra kanua.

Maũndũ mothe marĩ haha nĩ ma bata harĩ mũtimia wĩna nda, tondũ agĩa nda nĩ- gũthiĩ thibitarĩ akarorwo kaingĩ na kaingĩ, nĩguo kũmenyerera mũciari ũcio na mwana wake atarĩ mũciari, nĩguo hĩndĩ ya gũciarwo agakorwo e mũgima na othe magakorwo handũ hega, hatarĩ na hatĩka o yothe.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno mũtũrĩre-inĩ witũ wa o mũthenya, ta makambuni-inĩ, kana mawĩra-inĩ, wĩna thĩna o wothe ũkonainie na wĩra ũrĩa ũrarutwo kũndũ kũu , ũgũthi harĩ andũ aya, na nĩmekũhota gũgũteithia kũringana na thĩna ũrĩa wĩnaguo, na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.